Wambere nĩ atĩ mĩtambo ya kĩrĩu ya gũitĩrĩria maaĩ nĩhũthĩtie maũndũ ma ũrĩmi atĩ mũrĩmi agakorwo nĩarahũthĩra mahinda manini gũkorwo agĩitĩrĩrĩa mĩmera yake maaĩ, agakorwo akĩhonokia mbeca nyingĩ mũno kũmana na wanangĩki wa maaĩ na gũkorwo atĩ ndarandĩka andũ aingĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake a gũkorwo magĩitĩrĩria mĩmera yake maaĩ tondũ mĩtambo ĩno nĩkoretwo ĩgĩthũrima yo yenyewe na ĩgakorwo ĩkĩruta wĩra ũcio wa gũitĩrĩria. Tũmacini twa gũthima tĩri nĩtũteithĩtie mũno tũgakorwo atĩ mũrĩmi nĩarahota gũkorwo na magetha maria magĩrĩire tondũ nĩrahota kũmenya kĩrĩa tĩri wake ũrabatara akongerera kĩrĩa kĩrabatarĩkana thĩinĩ wa tĩri wake na nĩgetha mĩmera yake ĩgakorwo ĩkĩmũhe maciaro marĩa magĩrĩire na marĩ igũru mũno koguo agakorwo arĩ na baita nene thĩinĩ wa maũndũ make ma ũrĩmi.

Mawega ma tekinoronjĩ ĩno nĩ hamwe na atĩ, ũgakora mũrĩmi nĩ arahũthĩra maaĩ manini gũkorwo agĩitĩrĩria mĩmera yake tondũ maaĩ macio matiratuĩka ma kwanangĩka. Hagagĩkorwo atĩ, nĩ araitĩrĩria mĩmera yake maaĩ maingĩ kwa ihinda inini na gũtirĩ maaĩ maratuĩka ma kũũra. Agakorwo atĩ nĩ arahonokia mbeca nyingĩ mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi wake, na agakorwo atĩ nĩ arona bainda nene mũno kumania na mbeca iria ciothe arahonokia na maciaro maria agũkorwo akĩona, tondũ tekinoronjĩ ĩno ĩna kũhũthia wĩra mũno.

Gũkũ bũrũri-inĩ mbura nĩkoretwo ĩrĩ nyingĩ na rĩmwe ĩgakorwo ĩrĩ nini mũno, na rĩrĩ nĩ itemi rĩkoretwo rĩkĩnyitwo nĩ mĩtambo ya gũthũrima rĩera, na arĩmi magakorwo na ihinda rĩega mũno magakorwo makĩmenya nĩkĩ mabatire gũkorwo makĩhanda kũringana na mbura kana nĩ nene, kana nĩ nini, na nĩkĩ mabatire gũkorwo makĩhanda rĩrĩa gũtarĩ na mbura ona hanini. Macini cia gũthima tĩri nĩcikoretwo cigĩteithia onacio mũno, tondũ arĩmi nĩmakoretwo makĩmenya kĩrĩa makũhanda, na makũhanda tĩri-inĩ ũrĩkũ, ũria wĩna indo iria marabatara, na akorwo tĩri wao ndũrĩ na indo iria mĩmera yao mangĩbatara kũhanda, ndĩrĩ, tĩri ũcio ndũrĩ na indo icio, magatuĩka a kuongerera bataraitha kũringana na ũrĩa tũmacini tũu tũramera.

Mĩtambo ĩno nĩiteithagĩrĩria mũrĩmi kũmenya mĩmera yake ĩrabatara maaĩ maigana atĩa na ĩgakorwo atĩ ndĩratuĩka ya kwananga maaĩ tondũ rĩrĩa mũmera watuĩka wa kũigania maaĩ, mĩtambo ĩno no kwĩhinga ĩkoragwo ĩkĩhinga koguo mũrĩmi agakorwo a kĩhonokia mbeca nyingĩ mwena-inĩ ũcio. Mwena wa bataraitha nĩ atĩ macini ici onacio nĩikoragwo nginya igĩkĩra bataraitha, maaĩ magekĩrwo maaĩ magekĩrwo bataraitha nake mũrĩmi agakorwo akĩhota gũgĩkĩhe bataraitha na maaaĩ macio koguo bataraitha yake ndĩhũthĩkaga nyingĩ mũno.

Harĩ mĩthemba ya mboco, nyendete mũthemba wa yellow bean tondũ mboco ĩno nĩkoragũo ĩrĩ njega mũno, nĩheaga mwĩrĩ indo iria ĩrabatara, indo ta cia protein i. Na ĩgakorwo atĩ mboco ĩno ndĩkoragwo na gas, ĩrĩa ĩtũmaga andũ makorwo makĩigua ũru thĩinĩ wa nda marĩkia kũmĩrĩa. Na ĩgakorwo atĩ mboco ĩno nĩhĩaga naihenya mũno, ũngĩtua kũringithania na mboco iria ingĩ, kuoguo nĩ mboco njega mũno, na nĩkĩo ndĩmĩendete.

Nĩtũhũthĩtie mũno mĩbango ya ũrĩmi kũmana na kũrora mĩgũnda o ũrĩa ĩhana, kĩrĩa gĩothe kĩrabatarĩkana thĩinĩ wa mũgũnda ĩyo, ũgakora mũrĩmi nĩaramenya hĩndĩ ĩrĩa abataire gũkorwo akĩhanda rĩrĩa abatie gũkorwo akĩhũhĩra mĩmera yake ndawa, agakorwo akĩmenya rĩrĩa abatie gũkorwo akihe mĩmera yake bataraitha, koguo nĩĩhũthagia cuguri icio cia gũthiũrũrũka mũgũnda ũcio. Ũgakorwo atĩ nĩtũrahũthia cuguri cia ũrĩmi na njĩra ĩngĩ, ta atĩ ũgakora mũrĩmi nĩarahota nginya kũhanda mbegũ akĩhũthĩra tũtege tũtũ, agakorwo nĩarahũthĩra ihinda inini mũno kũhanda handũ hanene na akahũthĩra mbeca nini mũno koguo agakorwo akĩhonokia mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa ũrĩmi wake na thĩinĩ wa mĩbango yothe ya ũrĩmi wake.

Bũnda nĩ nyamũ ya mũciĩ ĩrĩa ĩkoragwo na ũguni ũmwe mũingĩ mũno, harĩ andũ arĩa mamĩhũthagira, nĩ ĩteithagia harĩ mĩbango ya ũkũi wa mĩrigo kuma mũgũnda oginya mũciĩ, kana kuma o mĩgũnda oginyagia thoko, nĩ ĩkoragwo ĩna ũgũni mũnene mũno, tondũ mĩrigo ĩrĩa ĩkũagwo nĩ bũnda ndĩgĩhota gũkũo nĩ mũndũ to no ĩkorwo ĩ mĩritũ mũno na ũyũ, nyamũ ĩno ndĩbataraga maũndũ maingĩ ĩkoragwo o ĩkenda kũrĩa nyeki na kũhũna. Kũrĩ angĩ mamĩhũthagĩra ta nyama kogwo ĩrĩ na ũgũni ũngi thĩini wa rũrĩrĩ rwitũ.

Ikorobia no rĩrĩo rĩrĩ itheri kana rĩkarĩanĩrio na irio, na no brocolli nocirĩanĩrio na irio, kana cigathondeka saladi, ĩrĩa ĩrĩanagĩrio na irio. Nyama nayo nĩtũrĩaga ĩrĩ iki, ĩkarĩo ĩta gĩtoero gĩa kũrĩanĩria na irio ingĩ ta ngima. No ĩcinwo kana ona no ĩcamũkio, icio ciothe nĩ njĩra iria hũthagĩra indo icio cirĩ haha ũguo mbica-inĩ ĩno ĩrĩ haha.

Nĩcimateithagĩrĩria gũkorwo makĩona kũndũ kwariĩ mũno kwa ihinda inin tondũ mbica ĩngĩkorwo ĩhũrĩirwo rĩera-inĩ kana igũrũ nĩkoragwo ĩkĩonania gĩcigo kĩnene mũno ũrĩa mũrĩmi akoragwo akĩrora mbica icio ahota gũtua matua marĩa magĩrĩire megie ũrĩmi wake kana megie nginya mahiũ make maria mangĩkorwo marĩ mũgũnda-inĩ wake.

Ũrĩmi nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũndũ, ũrĩmi wa makongo nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno tondũ nĩ kũmana na ũrĩmi ũyũ, tũkoragwo tũkĩhota kũgĩa na ndigi cia makongo, irĩa cihũthĩkaga thĩinie wa kuoha makũnia marĩa makoragwo na maciaro maingĩ ma mũgũnda ta warũ, karati, makorobia, ona kana marigũ. Nĩ tũteithĩkaga mũno kũmana na ũrĩmi ũyũ, tondũ kwonekega mbeca nyingĩ irĩa cingĩkoragwo igĩteithĩrĩria mũrĩmi ũrarĩma makongo maya.

Ng'ombe nĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩgĩa gacaũ, na ĩgakorwo atĩ nĩ gũkorwo ĩgĩkongithia. Mũrĩmi nake nĩ egũkorwo akĩgĩa na iria rĩingĩ kumana na ng'ombe ĩno. Tondũ ng'ombe ĩrĩ gũciara nĩ koragũo na iria rĩingĩ. Ona mwena ũngĩ nĩatĩ nĩ atuĩka wa kuongererwo ng'ombe ĩngĩ, koguo ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega mũno, na mũrĩmi ũcio nĩ egũkorwo arĩ handũ hega mũno.

Ũrĩmi wa mbũri mũtheba wa ngondũ, nĩ ũrĩmi ũkoragwo wĩ mwega mũno, na nĩ ũtwarithagio wega thĩinie wa rũrĩrĩ rwakwa. Mbũri ici mũtheba wa ngondũ nĩ cĩkoragwo cĩkĩrĩithio thĩinie wa icegũ, kũrĩa cihingagĩrwo cigakorwo igĩtwarĩrwo mahũti haũ thĩinie, njĩra ĩngĩ nĩ cikoragwo cikĩhingũrĩrwo thĩinie wa cieni igakorwo ikĩrĩra nyeki, na igakorwo ikĩhara mahũti, cigakorwo cigĩcoka thĩinie wa icegũ kana harĩa cikomaga, orĩrĩa mũthenya watuĩka wa gũthira, kana hĩndĩ ĩrĩa gwatuka.

Ũrĩmi wa waru nĩ ũrĩmi ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere o wega icigĩrĩra-inĩ nyingĩ o gũkũ Kenya, mũno mũno kũrĩa icigĩrĩra-inĩ kĩa Nyandarũa. Waru nĩ cikoragwo cikĩrehera mũrĩmi mbeca nyingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa atuĩka wa gũcigetha. Rĩrĩa kwĩna waru nĩ kuga atĩ andũ matigokorwo marĩ na ng'aragu, tondũ nĩ megũkorwo makĩona gĩa kũrĩa kana kĩndũ kĩrĩa magũkorwo makĩendia nĩgetha mone irio cia kũrĩa. Waru nĩ mũmera ũmwe ũkoragwo ũrĩ mwega mũno tondũ, nĩ ũkoragwo na maciaro mamwe maingĩ mũno

Ũyũ nĩ mũgũnda mũrĩme, na nĩkũharĩrio ũraharĩrĩrio nĩgetha ũkorwo ũkĩhandwo mĩmera ya waru, ona kana mbembe, ona kana mboco, kũringana otaũrĩa mũrĩmi angĩkorwo abangĩte. Nĩũndũ ti ta wakũrĩmwo nĩ itinga, ũgacoka ũkahũrwo harũ rita rĩmwe kana maita merĩ, ũgacoka ũgakorwo atĩ nĩũgaĩtwo mĩkaro ya kũhanda mĩmera ĩrĩa mbegũ cia waru kana cia mbembe, na ũgakorwo atĩ no ũkorwo ũrĩ mũhande kana ũkorwo ũtarĩ mũhande, no ũrĩa kũrĩ mbica-inĩ ĩno nĩatĩ, mũgũnda ũcio nĩmũharĩrĩrie nĩũndũ wa mahanda.

Hena mahiũ maroneka mbica-inĩ ĩno, maroneka nĩ kũinama mainamĩte no makorwo atĩ nĩ kũnyua maranyua maĩ, ona kana makorwo nĩ kũrĩa mararĩa mahuti, noo nĩmaroneka nĩmainamĩte. Maroneka tarĩ mũthemba wa bunda, kana mũthemba wa ng'ombe, no nĩmaroneka nĩĩ, nĩ mũthemba wa ng'ombe cinamĩte nĩgetha cirĩe mahuti.

Mbũri mũthemba wa harĩka, na nĩ mbũri ya thenge, ĩno nĩ mbũri ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka ĩrĩ ta nyama na nĩ ĩrĩ nyama thaka mũno no nĩ ĩgíkoragwo ĩkĩhũthĩka ta nyamũ ya kũhaica mbũri cia mwatĩ, nĩgetha ĩgĩkorwo ikĩnyita ihũ, na nĩgetha mũrĩmi akorwo akĩona maciaro kana mbũri ingĩ nyingĩ kũmana na rũrũ rũu rwake.